Ũndũ ũyũ nĩ ũtũteithagia kuona irio, ũrĩa nĩ mũcere, koguo ĩgatũteithia kũnina ng'aragu. Ona ningĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia andũ kũona mawĩra, mũno muno he mbeũ njĩthĩ, koguo ĩkarigĩrĩria, mbeũ njĩthĩ acio gũikara ũguo matarĩ na ũndũ wa kũruta. Ona ningĩ, mũcere ũyũ woma, nĩ ũtuĩkaga mahuti, harĩa nĩ irio kũrĩ mahiũ maitũ.